Ingĩhũra riboti ĩgiĩ thimũ yakwa kũiywo ceceni-inĩ ya borithi, wa mbere nĩ kũandĩkithia riboti kuuga thimũ yakwa nĩ yaiywo, na ndĩmatarĩrie ũrĩa thimũ yakwa ĩhana, na harĩa yaiyĩrwo na wakorwo nĩ ndona ũrĩa waiya ndĩmamenyithie ahana atĩa. Wa kerĩ, nĩ kũheana namba ya IMEI namba, ĩyo nĩyo ĩtũmĩkaga gũbuata thimũ harĩa hothe ĩrĩ.

Aheani motungata ma intaneti maheanaga motungata mega na atĩ, andu arĩa mamekĩrĩra intaneti rĩ, mangiuga intaneti yao ndĩraruta wĩra nĩ matũmaga andũ kũu kũrĩa marĩ, nĩguo magathondekerwo na intaneti ĩgacoka wega. Ningĩ nĩ maheanaga intaneti kũringana na mbeca irĩa mũndũ ũrĩa aratũmĩra enacio, tuge nĩ kĩmũthenya, kĩwiki kana kĩmweri, na hĩndĩ ĩyo mũthenya nĩ ũraheana na mathaa no tuge mũthenya mũgima, mathaa matano, mathaa manana kana mathaa ikũmi na merĩ, ũguo nĩguo maheanaga motungata mega. Ningĩ, mũndũ angĩremwo nĩ gũtũmĩra intaneti ĩyo kana ndarahota harĩa akũanjĩrĩria kana harĩa ekũrĩkĩrĩria, nĩ mahũraga thimũ na magatwarwo magatwarwo ikinya gwa ikinya nginya mũndũ akamenya gũtũmĩra intaneti ĩyo.

Ingĩona kĩndũ gĩgĩthũku na ngũgũrĩte supamaketi na nĩ ndĩrenda gũgĩciokia, wa mbere, nĩ ngarora kĩndũ kĩu kana kĩrĩ ũrĩa ngũkĩgũrĩte yaani ndigĩthũkĩtie na ndikĩhutĩtie ona ha. Wa kerĩ, nĩ thiĩ supamaketi na njarie na mũrũgamĩrĩri wa kũu ndĩmwĩre ũrĩa ndĩrenda na ndĩmwĩre ikinya gwa ikinya nĩkĩ gĩa tũma njikie kĩndũ gĩkĩ, ndĩmwĩre kana ndĩrenda mbeca cicikio kana ndĩrenda kĩndũ gĩtarĩ gĩthũku.

Njĩra ĩmwe ĩrĩa ndahũthĩrire mũgũnda-inĩ nĩ ũndũ wa rĩera gũcenjia nĩ njĩra ya gũitĩrĩria mĩmera yakwa maaĩ. Na ndatũmĩrire njĩra ĩyo, nĩ tondũ ĩyo nĩyo ndonire ĩ raithi gũtũmĩra gũkĩra gũtũmĩra njĩra ici ingĩ. Nĩ tondũ, ĩyo ĩrĩ njĩra nyingĩ, no wĩrutĩre gũitĩrĩria maaĩ o mũthenya na mũberethi, kana woe cuba ciaku, wĩkĩre maaĩ, ũcoke ũgacihanda hau, hau hakuhĩ na, hau hakuhĩ na mũmera. Ndacagũrire njĩra ĩyo tondũ nĩ raithi gũtũmĩra.

Haha hena kambuni inya iria citongoretie gũĩkĩra mĩtambo ya solar. Ya mbere nĩ Kenya Solar Energy Limited, nĩyo (KENSEN), ya kerĩ nĩ, Jesaton Systems, ya gatatũ nĩ, Felicity Solar Kenya, na ĩyo ĩngĩ ya kana nĩ, Peak Solar Solutions.

Wakorwo wĩ na akaunti NTSA, no kũingĩra ũkũingĩra akaunti-inĩ ya eCitizen, wakorwo ndũrĩ na akaunti, nĩ kũhingũraa ũkũhingũra ĩngĩ njerũ, ũcoke ũthiĩ na mbere ũthiĩ ũhihinye motungata ma NTSA, na ũhihinye harĩa handĩkĩtwo kũerũhia marũa maku ma gũtwarithia ngari, wetio maũndũ maku, ũkũheana namba yaku ya marũa maku, ũcoke ũheane namba yaku ya gĩbandĩ, na namba yaku ya thimũ, ũcoke ũhihinye ha kũrĩha, na ũcagũre na njĩra ĩrĩa ũkũrĩha nayo, akorwo nĩ thimũ, kana kandi yaku ya bengi, ũcoke ũrĩkie kũerũhia marũa maku, na ũheo karatathi kau gaku ka marĩhi, kuonania nĩ werũhia marũa maku ma ngari.

Gĩtũmi kia mbere nĩ kũgirĩrĩria wũici. Wambere mbiacara nomũhaka wandĩke mũndũ agũteithĩrĩrie kwendia indo ciaku. Rĩrĩa wakorwo ũtarĩ kuo-rĩ, mũndũ ũcio no oe kanya kau na akũiye mbeca rĩrĩa ũtarĩ ho. Wakerĩ nĩ iteithagia kũiga mathabu maku ma wĩra wega tondũ nĩũkũhota kwona mbeca iria cingĩrire na mbeca iria ciumire. Wa gatatũ nĩ atĩ mara, maita maingĩ andũ kũũrĩa icagi-inĩ metikagĩra marĩhi ma gũcenjania indo handũ ha mbeca.

Ũkũingĩra nenda-inĩ cia ũkinyanĩria, ũcoke ũhihinye, ũthiĩ mĩtambo-inĩ ya HELB, ũcoke wĩingĩre thĩiniĩ, tondũ wĩ na akaunti, wĩkĩre namba yaku ya gĩbandĩ, ũcoke ũthiĩ ha kũrĩhĩra ngombo, ũhihinye ha kũrĩha, ũcoke wĩkĩre mbeca irĩa ũrenda kũrĩha na ũcoke ũrĩhe.

Ũkũingĩra ng'enda-inĩ yaku ya eCitizen, ũingĩre akaũnti-inĩ yaku. Ũcoke ũthiĩ kwĩ motungata ma NTSA, na wĩkĩre namba yaku ya ngari. Ũcoke ũhihinye kwĩ motungata ma kwerũhia namba ya ngari, na ũcoke wĩkĩre indo iria cirabatarania kũu ng'enda-inĩ, na ũrĩhĩre. Wacoka waikaikara, ũkũingĩra ng'enda-inĩ yaku ya eCitizen na motungata ma NTSA, ũrore harĩa ĩkinyĩte kwerũhio. Akorwo nĩ ĩkinyĩte kuoywo, ũgũkua gĩbandĩ gĩaku, na namba icio ciaku cia ngari ngũrũ, ũthiĩ ũtware, nĩguo ũcenjanie na icio njeru. Na namba yaku, gĩbandĩ gĩaku ndũkariganĩrwo.